Kondoikab kanisoshek ko kikotoret kotuyo kokwotunwek en ortinwek cheteren che choton nii komuch kondoik chuton bo kanisoshek yon omdo lokoiwek chemiach en kanisoshek kwak ko omdechi bik chechang ako bik chuton nii kobunu kokwetunwek chereteren ak cheloen Koraa ak amun en noton yon kabwa bik en kokwotunwek cheterteren ichek tii komuche kotitechi kaniset agenge ako yekoketuyechi kaniset agenge kenome kenoitos en yoton ako noyot niton anyi koibu kotuyet ko yekokenoyo bik chechang chebo kokwotunwek cheterteren ko kokotuyo kokwotunwek choto Koraa kanisoshek ako en noton ko koyoe bichuton asikotuyo bichuton kondoindetab kaniset ko noton nii ko kokotuyo bik kondoikab kanisoshek. Chere bik Koraa kondoikab kanisoshek kii ak in kotigone ole imuch kesobto en somebywan nebo Kila.

chang koimutik cheechen chemi emet inguni koimuti chu kokoip kolany barak olietab sopet en olekiburto ak elekiteptoo en kasari koen yoton kokoyai biik koseretion en sopet amun motinye tuguk cheboishen icheket koimutichu kocheu waletab kee nepo sopet ak elekiburto ngowalak sopet anan koeliet nepo tuguk chekiome koibu koimut neoo en sopetab biik amun yoche kwal biik tuguk chekiome akoboishen icheket en ortinuek cheterteren ko ngwo barakiat tuguchuton koibu koimutiken sobetab biik kit age kora ko rapishek chekitilen biik koik aisurut aisurutieti kokaran iman en serkalit ngandan ngetilen biik en tuguk choton cheyoe kochildos icheket ak noton koiku koimutik neo en sopenywan nenoton ii konyolu kecheng olenyolu kiburto en kasari amun en koimuti chuton

boriet en sopetab kimugul met komakaran makaran boriet amun ipu kobetetab sopet noton nepo kimugul met akoim tuguk choton cheyoe kimugul met en sopenywan noton nepo kila ak kila chang tuguk cheimuch koib anan kore boriet en kokwet en kokwotinwekyok che chotoni ko suryoshek chemi en biik anan ko terchinoshek choton chebo kakuyet yoon moikuyokee biik en tuguk chekokimwoe koimuch konget boriet borionitok ko ngotkoet ii koibu nyosut anan koip asenet en bichutok koenotok komonyolu keibu boriet yoon kabit terchinoshek alak tugul kit nenyolu keyai kokecheng wolutiet yoon kabit terchinoshek akeker ele kimuch keterto kit neunoni monyolu komi borioshek ak ngandan nan kobit en kokwotinuekii koyoche keker ele kimuch kekirinda borioshek en kokwotinuekyoki asikopit kibur

Ngonyor ng'etet agetugul nyosutietab oret akobaa ng'etamisekchwak korutochi inendet en kasartab rutoi en sipital an korikab konyoiset koo imuch kelenji icheket tomo koit sai ana ko kasarta noton nebo rutoi konyolu ngunon kisip sait nekikon korik chuton bo kanyoiset. korikab kanyoiset chemii en emet komugul kotindoo bongonutikchwak chebo saisiek ako en noton koyoche kisip noton bongonutiet agetugul nebo korichoton bo kanyoiset asikobit yon kirutechin chii en korichuton ii koo mabakeetenen ichut asikobit iswee chii agetugul nekomiani konoton nyolu kisip saisiek chekikon icheket korikab kanyoiset ,koo asikomii kou niton ii en korichuton bo kanyoiset ii koo ngot kechamchi biik chenyo koswee choton tupchosiekwak koo ng'ot kochamchi en sait agetugul koimuch koyai korichoton komarikekitu asikotai mosikyin akot daktariek kosich nafas.

sokat koimuch iboishen en ortinuek cheterteren chechoton ko netai koimuch ibarte logoiweki imuch ibaibaitenge imuch inetenkee isomaneni ak imuch kora inai kit netesetai en ngwony komugul iboishen sokat koenotok kitnekiroboishen sokta kiroboishen abortoen logoiwek choton chekiobortoi en sokati ko kilogoiwek choton chekibo kambagetab konetikab sugulishekab barak yoto yekikaba kambaget konetich chotoni en betut nekikoesho serkalit koteshi melekwek icheket kou ele kimokto kokin koeshe kounotok koba kambaget konetichuton ak kora kitomo kokochi rapishek alak serkali chekikoyonchin en tuyet ake nekikotebi besho icheket koenotok aker ole kaikai abarta logoiwechuton en sokat sikoityi kipsomaninik tugul chesomoni en sugulishe chebo barak akonai kit neteseta en sugulishek